Kinde mag twenyo got kata kinde mane atemo twenyo got nayudo pek kaka riyo ne ng'eny, iol piyo idwaro ni mondi modhi. Twenyo got cha kidhi titiyo gi muya mang'eny kori dwa ni mondi modh pii riyo e achiel kuom pek manayudo . Kasto wuoche mirwako mondi tweny gode wuoche bende ne nitiere wuoche mwadwarore mondo oti go ok en wuoche awuocha. Inyalo yudo ka en wuoche makier koro mago pek manayudo, idwaro wuocho mopogore kata wuoche moketi ni ma sol ne ok kier. Kendo opek mananeno en gig sirruok ok odwar ni didhi adhiya odwa gimi sirori godo koro ka in gi gima pek tiyudo pek kendo e twenyo god no to ka in gi gima yot tiyudo ka atleast inyalo sirori kitwenyo kiidho. Aridiridi kitwenyo tiyudo kidok chien idok gi chien mano bende e pek mana yudo e twenyo got.

Nyinge mag jotend riwruok mar islam egwengewa wan gi Naaj ,mara riyo wan gi Rashid Abdwalsahir Omar kasto wan gi Abraham. Abraham Abdalah yeah. Gin jo riwruok mar islam kata jotend jo tend riwruok mar islam ma gweng wa koni. Tij gi maduong' en rieyo din mar islam, Jo go kaka onego bed ni luwo chike kod din mar islam kaka dwarore no mondo otim, gi puonjo nyithindo kaka onego bed ni iswali, kasto gi puonjo bende rowere ma nyiri kaka ochung ne rowere ma nyiri kaka rowere ma nyiri onego bed ni rwakore, kaka onego bed ni gi umo wigi, opuonjo gi kendo omiyo gi omiyo gi chik mar islam kaka onego bed ni ji dwaro timo kaka onego bed ni gi timo bende kaka riwruok mar islam bende onego bed ni irito, mago tich ma dwong mar jo go kaka gi timo. Kasto gi puonjo jo go gi puonjo bende ji ma ni e din kaka be ni onego bed ji iluwo chik mar din kendo kaka onego obed ni gin bende gi telo e kanisa.

Mae en onunga. Ka ka anyalo chamo onunga en ni anyalo pone e yath kumochieke, mosechiek marateng' kata mochiek makwar kwar madwa nolokre rateng'. Apono e yath mochieke to achamo. Apono to asoyo e dhoga achama. Kata anyalo ponogi machok mang'eny kar madwaro kata kar moroma. Kasechoko maketo kanyakla to akaw blender to aketo gie to ablend gi ma gibed kaka jus mayom to amadho. Mano achiel kuom kaka anyalo chamo chiemo ni kata kaka anyalo chamo onunga. Mar adek anyalo kaw onunga aketo to abiyo. Onunga mosechiek molokore marateng' aketo gi kanyakla to abiyo to pige kata ndhadho ne mawuok cha to amadho. Mano kendo yo mar adek ma anyalo chamo godo olemo mar onunga kosechiek kamano.

Ka arango kae to anyalo neno ni kata anyalo leroni gi ma timore kae ni ma lal ma japur mar kabich yudo koluore kata ko owuok kuom koth ma ng'eny ma ochwe ma okalo. Japur ni opudho opuro kabej ma ng'eny to kaluore gi koth ma ogoyo piny ka ta pi ma odhi mang'eny ne alode mar kabej ni kabej okethore kendo ki iweyo kethruok mar kabej ti iyudo ka moko osechako nyaka ti. Koro ka aneno kae to aneno lal ma japur nyalo yudo kata japur yudo ko owuok kuom pur ma gi timo koro kaka ma e en lal mar kabich ma japur ni yudo kaluore gi koth ma obedo mang'eny kata pi ma obedo mang'eny ma okalo e puodho maywero kabej moko to moko be oketho kabej otwo nikech ng'ich kendo moko bende ti, mano e gi ma anya lero kawuok kanyo.